Gini ka aneno to gima biro e pacha en laktar. Lakteche matiyoga gi yiedhe nyaluo kata yiend nyaluo, be yien go gitiyoga godo ekonyo godo ji eyore mopogore opogore kaka yore mag here, rito dala, duoko gima okwal kata gimoro mayande olal. Kendo gikonyoji eyore mag ohala, duoko teko dichuo kata yore mag tugo pesa.